Ma pur oduma. Okang' mokuongo e tijni en loso puodho, puodho ibeto mondi kaeto bang'e ibuge mondo ogol kuku mag buya, eka ikuyo buche mag keto kodhi. Okang maluwo en keto manyiwa ei buche kaeto kodhi luwe, to kodhi gi bende iiko. Bang' keto kodhi, irite mondo otwi. Bang' jumbe adek ichako do oduma. Bang' doyo oduma mokuongo, iketo manyiwa mar ariyo miluongo ni top dressing kasto idoye kendo. Okang' mogik en rito oduma mondo oket bando, eka inyalo kaye. Oduma inyalo ka kapod ong'ich kata ka osetuo mondo ti go eyor chiemo.

Gigi itiyogo e od bura, ka ng'ato ochung' e nyim kom bura, ibosomne bura moseng'adne. Nyundo maduong'ni igoyo mondo onyise go ni bura oseng'ad.

Loko ohala olo e chiro oselokre mang'eny kalure gi gedo mag chiro ma nyasani. Chiche ma nyasani nigi stonde kuma ji kete gige gi ma onge pedho oko kuma chieng' gogie kama.

Mae tij pidho lum, okang' mokuongo e tijni en loso puodho. Puodho ibeto mondi kasto bang' mano ibuge mondo ogol kuku mag buya, eka ikunyo buche matindo tindo mag ketho keto koth lum. Okang' ma luwo en kiro manyiwa ma nyapi mondo olos lum maber. Bang' keto manyiwa irito mondo lum otwi maber, minya ng'ad kastituoyo. Kosetuo lum, itweyo maber tiuso.

Ma pur mar avokado, avokado ka idwa pidho iloso puodho kasto igolo buya, ka isegolo buya to ikunyo buche matut mikete koth avokado. Avokado kawo kinde mang'eny mondo onyak. Avokado mosenyak ipono to iketo e kret to iuso e chiro.

Ma nyathi ma tiende kor acham ong'ad. Tieloni ka oseng'ad, omiye proestic foot ma en bende tielo ma bandia makonye wuotho kata ka oseng'ad tiende.

Gige tich midwaro e puodho ka gin kaka opanga mitiyogo e tong'o buya, tractor mitiyogo bugo puodho mondo ogol kuku mag buya gi kwer mitiyogo e buso puodho mondo olose maber mar pitho.

Ma pur manyasani ma itiyo gi tractor epuro puodho. Ka osepur puodho, aneno ka tractor moro pidho kodhi. Ka osepidh kodhi aneno ka tractor moro umo kodhi ma osepidh.